E pichani tang'o mwandugo ma olos kod chak. Kendo mae en cha ma otwo, kendo olos e yo moro machalo mar poda. Kendo itiyo kode kaka chiemo, ka ahinya ahinya to kama chak oknyal yudore. Chiemoni irego kendo iketo e chupni kata e kubni ma ikano gie maber. Kama ginyalo bedoe ndalo mang'eny ka ok okethore. Kendo kata inyalo ting'gi kiterogi kuonde moko mabocho bocho. Kendo ginyalo chopo ne jopiny ma oknyal yudogi. Chiemoni thothne itiyogo ahinya mar koro nyithindo, mago ma mine gi okgol chak maber, kata manigi chandruok e yudo chak. To kata nyithindo go ma koka puonjore chiemo, inyalo ti gi chiemoni mar loso negi nyuka ma nigi ndhadhu mar chak chak, maginyalo madho ka gipuonjore chiemo go endo. Chiemo ni en chiemo maber ahinya, ni mar oting'o gigo duto mayudore e chak. Kendo pogruok tine ahinya gi chagno mar dhano kata mano mar le machielo ma itiyo godo e chiemo. Chiemo ni en chiemo maber.

E pichani en ranyisi kata tang'ruok mar kampuni moro maloso gigo mopogore opogore, gigo mayae puodho. kampuni ni nyalo bedo kampuni maloso chak. Chak moyae thund dhiang' tok kosenyiedhe inyalo kau kendo itere kampuni kama mashindni brolose maber mondo kikokethre. Kendo chagni bende inyalo tigo e weche mopogore opogore kendo ilosogo gik mopogore opogore. Chalo kaka tam tam mainyalolosgo chagni. Kata inyalo los gik machielo kata kaka gigo mimadho kata chak maopoto bende inyalo los koae chagni. To oken chak kende mainyalo los e kampuni ni, inyalolos gik mopogore opogore kaka ka en kampuni no mar ring'o, ring'o inyalolos kaka iloso gik mopogore opogore kata chiemo maopogore opogore ka a kuom ring'o. To kata kaen no kampuni mar mogo, inyalo reg mogoni kigolo cham kendo isoe masinni kendo oloke mogo mainyalotigo kendo kuom loso gik mopogore opogore kaka chiemo ka en mok ngano onyalo loso chiemo mopogore opogore kaka mkati, onyaloso mandas to kata chapat bende inyalosi. Kambi gi konyo ainya jopiny, ni mar gikonyo jopiny loso gigo maok ginyal loso gi luetgi kendo gimiogi lony mowinjore ai.

Pichani tang'o picha mag ojende moko maobedo kamoro e tie yiend maembe kendo gichalo jogo mago mbaka kendo gikuotho e wach moro. Jogi nyalobedo ni gin jogo mane grube mopogore opogore. Mokuongo nyalobedo osiepe ma obiro abira oko kamoro e tie yien mar goo mbaka kendo mar yudo mor. Jogi nyalo bedo jo grup moro mar ojende madwaro dongore e weche maopogore opogore kendo koro giyudo kamoro gibede gikuodho pachgi ma opogore opogore. Jogi bende nyalobedo kata grup moro ma josiasa ma obiro wacho wechegi mag siasa kendo kaka ginyalokao piny, kata kaka ginyalokonyo jatendgi mar kao piny. Yore mag biro kanyaklagi konyo ainya jogweng'wa kata jopiny matio e tich achiel kendo tiyo e dhok achiel ka giwacho duol achiel nikech kama jii oriwore kamae winjruok oktamre nikech kama jogo ma pachgi liu kendo ma wii gi tio maber kaka ojendegi obiro mobedo gi kue kamae to winjruok ok kosre koro mae konyogi bedo gi paro ma liu kendo konyo e winjruok mane kind dhano manegweng' dak maber kendo gidak gi kue.